Ndĩciragia ũrĩa ingĩrĩa nyeni ici cia terere, ingĩrĩa ngima na nyeni ici cia terere, tondũ terere nĩ mwega mũno na ũgima mwega wa mwĩrĩ, na nĩ mboga Irĩ cama na nĩ mboga ciongagĩrĩra thakame. Nĩ mboga cirĩ mĩhũthĩre mĩritũ, mĩhũthũ mũno kũhanda, na nĩ citũkenagia mũno rĩrĩa tũrarĩa. Nĩ mboga ĩ cama mũno.

Ũyũ nĩ mũrĩmi wokire mũgũnda akĩrĩma agĩtema mĩtaro, agĩkĩra mbegũ ciake thĩ na agĩkĩra maaĩ akĩhanda nyanya, nĩ mbegũ ya nyanya, akĩhanda nyanya, rĩu nyanya ciake nĩ irĩkĩtie gũkũra na ikerua na rĩu nĩ hĩndĩ ciragethwo. Nyanya nĩ cikũraga na ihenya mũno na nĩ nyanya njega, nĩ nyanya ĩna hinya mũno, ona ũngĩmĩrora nĩ nyanya ndungu mũno, na nĩ nyanya thaka mũno, na nĩ nyanya ndungu.

Ĩno nĩ nyanya na wagĩrĩirwo nĩ kũmĩiga handũ hatarĩ na ũrugarĩ, handũ thĩ taa, ta floor-inĩ handũ hahehu, hatarĩ na maaĩ na hatarĩ na ũrugarĩ ũcio mũingĩ na nyanya ĩno nĩ ĩgũikara ĩ njega. Ona no ũmĩarĩre rĩngĩ macoya, ũmĩige hau hatarĩ na riũa handũ wĩkũ, ũmĩige handũ hatarĩ na riũa ũcoke ũmĩigirĩre rĩngĩ macoya na rĩngĩ ũngĩtua kũmĩkua no ũmĩigĩre handũ kĩrĩti-inĩ nĩgetha ĩkinye kũrĩa ũrathiĩ.

Rita rĩa mbere nĩ ndamakire mũno rĩrĩa ndahũthagĩra macini ici, tondũ ndieciragia cithiaga na ihenya ũguo. Nĩ ndamakire na ngĩgwa na ngĩringwo. Ngĩcoka ngoro yakwa nĩ ya hũrire mũno, nĩ ndamakire mũno tondũ ndiĩciragia ũguo nĩguo gũthiaga, na nĩndetigĩrire mũno, na ndiũĩ ka nĩ ngacokera ũndũ tũcio rĩngĩ. Nĩ ma nĩ ndaiguire guoya mũno, na ngĩigua ngoro yakwa yathiĩ thĩ mũno.

Ici nĩ mbathi cikoretwo igĩkua mũingĩ, na ndereba na makanga ma ngari ici nĩ makoretwo matari na ũigĩrĩrĩki mwega. Ni makoretwo magĩtũma andũ arĩa angi maũmĩre, ni makoretwo makĩgereria andũ maũndũ-inĩ maritũ mũno, tondũ waga kũrĩha mbeca, ũranyitwo ũgaikio barabara ngari ĩgĩthiaga na ũgatuĩka wakũgurara. nĩ moragĩte mĩoyo mĩingĩ mũno na ti andũ ega na mbathi ici ti njega.

Ũyũ nĩ mũtumia aharĩirĩe tũboco, aharĩríia tũbebe aigĩrĩra gatheri, akia mwaki aigĩrĩra gatheri. Na rĩu gatheri gake nĩ kũhĩa karahĩa, nĩ hĩndĩ ararora kana nĩ kaumbũku. No noaragakĩrĩria na nĩgetha ciana cione gĩakũrĩa. Nĩ gatheri araruga, nĩ gatheri ga tũboco na tũbebe na tũnyamũ na tũcahĩ.

Rĩrĩa ndaingĩrire rumu ĩno, nĩndaheirwo manyamũ maarĩ maritũ mũno manyamũ maarĩ maritũ gwĩcuma, nĩ ndamoire mũno na ndandithinirĩ mũno, ngĩtuũrwo nĩ moko, ngĩtuũrwo nĩ mũgongo, nĩ ndageririe gwĩciria nĩkĩ ngũgĩrete kũu tũndo nĩ ndaanogire mũno moko magituura, ngĩtuũrwo nĩ mbaru, ngĩtuũrwo ñĩ nyama ciothe, nĩ ndanogire mũno na ngĩtuũrwo nginya nĩ kĩongo na ngĩĩrira nĩkĩ gĩgũtũmete thiĩ kũu, nĩndaigire kũu niĩ ndigacoka rĩngĩ tũndo nĩndagereire moritũ maingĩ mũno

Niĩ ta nyina wa ciana nĩ nyendete mũno gũthambĩria indo ciniki-inĩ tondũ thambagia ndũgamĩte, ngathambia ngĩkamũraga wega, ngacoka ngathambia indo ici nũgamĩte, ndituragwo nĩ mũgongo. Ngathambia yani njiguĩte wega muno nĩ kũrũgama itegũtinda ngĩinamĩrĩra, ngaigua ngĩeninjoĩ muno rĩrĩa ndĩrathambia indo ici nũgamĩte. Ni ngenaga mũno nĩ ciniki ĩno tondũ ndinogaga nĩ kũinamĩrĩra.

Haha ndĩrona thirikari itũ ĩtwicirĩtie wega mũno tondũ ni ndĩrona ũrĩa andũ makoretwo makĩandikithio kandi-inĩ cia kũrĩha marĩhi mathibitarĩ, ũguo wathiĩ thibitarĩ ũkaga kũrĩha kĩndũ tondũ thirikari nĩ ĩtwĩcirĩtie, ĩgatũrũgamĩrĩra na mũbango ũyũ ukite ũretwo SHA. Ũguo nĩ tũkenetio mũno nĩ mũbango ũyũ wa thirikari, gũkorwo magĩtwandĩkithia, twathiĩ thibitarĩ tukaga gwĩtio marĩhi ma thibitarĩ, ũguo nĩ tũkenete mũno.

Ndekoraga nĩnyambĩrĩirie gũckroro kũrĩa itekwendete kũhũra, rĩngĩ ngahũrĩra mũndũ ngacoka ngarenga, akanjũria ngũmwĩraga atĩa, ngamwĩra tiwe ngũhũragĩra. Rĩngĩ ngahũrĩra andũ angĩ ona itaramenya nĩ aaũ, rĩngĩ makanuma, rĩngĩ tũkambia mĩario mĩũru. Nĩndĩkorete ndĩ maũndũ-inĩ maingĩ mũno thĩinĩ wa thimũ ĩno, na rĩmwe ngekora nginya rĩmwe nĩndũmire mecĩnji emutĩ na ũguo maũndũ makaga gũthiĩ wega.

Maũndũ marĩa ndĩrona haha makũngenia, wa mbere, mũhiki ũyũ ena ngari thaka, ena neti thaka mũno, nginya ndamĩrirĩria, mũrũgamĩrĩri wake nake, nĩmũthaka mũno, na nguo yake nĩ nĩ thaka onayo nĩ, thaka mũno, ngari ĩrĩa ĩmakuĩte nĩ ngari njega mũno, nĩ ngari nene. Mahũa marĩa enamo mũhiki, nĩ mahũa mathaka mũno, nĩ mahua ma kwiririo, Nĩ ũhiki mũthaka mũno nginya nderirĩria ũhiki.

Ũndũire ũrĩa twĩkaga no nginya wee wĩ mũtumia na angĩkorwo wĩna mũthũri ndũngĩthie kwĩgũra mũthũri waku eho, wakerĩ no nginya ũtongorio nĩ mbũri ciĩtagwo harika na mwatĩ, ũngĩciarĩra mwana kwanyu no nginya ũrute mbũri ĩtagwo ya mĩruru, na ũthoni waku ũkorwo na njohi njohi ĩyo ĩkorwo nĩ mũthemba wa karũhũ, na no nginya ũthoni wothe ũthio na marigũ.

Ingĩoya thimũ oro ĩyo yakwa hihinye star ĩmwe kĩbũgũ kĩbũgũ hash nĩngwamũkĩra ndũmĩrĩri yao ngũhĩ ũrĩa ngwĩka, ũria mekũnjĩra thiĩ hihinyĩte na nĩ mateithagia mũndũ mũno rĩrĩa weka ũgũo. Na nĩ maũtũngata mega, na nĩ tũkenaga mũno nĩmo.